Ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno, nĩ ndĩrona onjoria anini maigĩte mĩaro. Na mĩaro ĩno maigĩte ĩta biacara kana ĩĩ kĩhumo kĩao gĩa gũikia ciringi mũhuko-inĩ wao. Nĩ ũkuona maigĩte mĩaro ĩno yao harĩa harĩ na andũ aingĩ marahĩtũka, ĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgucĩrĩria agũri arĩa makũmagũrĩra indo irĩa maigĩte. Hena mũtumia ũmwe ũroneka haha aigĩte mũthemba wa matunda na ũngĩ aigĩte mũthemba wa itũngũrũ. Ũguo nĩ andũ a biacara, kana mũrĩmi mũnini ũrĩa ũrageria na njĩra o yothe akũhota acokanĩrĩrie ciringi. Ningĩ nĩ ũkuona nĩ mũthemba wa taũni mũthemba, kana akorwo nĩ handũ hena gĩcagi gĩkũru.